Ore enaiko tenaisum oltungani ena siai eramatare eimu enturore naa nchere autaki oltungani baa sidain nyaki ena siai eramatare ,naa ore pee eyiolou nena naipirta ina siai netumoki oltungani ataramatisho meeta ormakuret amu ore irkumok neeta ormakuret nchere eiria ntokiting enaa eimin ntokiting nabo epik ineweji. neeku eisidai eramatare teneyiolou iltunganak aajo nejia eikoni pee eesi neitelelek esiai enye.

Ore material naitumiyiai aitobir ena siai naa nchere ,etii entoki naji gold neitoki sii atii entoki naji silver ore nena pookin naa niche eitumiyia aitobirie ropiyiani amu ropiyiani naa Kuna naa niapa ,ore enaa naa ropiyiani artam naa egol Kuna olongi pee itum ,neeku eitumiyae ena toki naji silver o gold aitobirie.

Ore entoki nalotu ndamunot tanadol enatoki na nchere ore na ldukai sapukin anaa supermarket na elo oltungani agelaki keon ntokitin ore ena na itapal ltunganak kumok empurore nimitoki aata etumi empurore tiatia supermarket neaku ore ena keutaki oltungani lotii cctv nchere inyangishe eletungani netalaa ropiyani amu etii irkulie na kibung ntokitin ake nepuo itubelak neaku ina enkoitoi nagira aibalunye nchere ajo eutu esiai nagira aendelea tiatua supermarket nisainaki amu etii irkulikae layau entoki nemeutu ropiyani naishooyie eneba mpesa nitalakie neaku itelelia apa esiai oleng e supermarket

Ore eniyieu nibol embenki tolosho le Kenya naa kelelek oleng. Ore entoki nabo naa ore eniata inkardasini naautu ajo ilak iropiyiani naaji tax niata entoki naji license niata KRA niata sii tena enkipande ino oropiyiani tena niata neyiolouni ajo iropiyiani nemepurruno enaa irpoyiani naaji halali neimaanisha ajo ore iyie naa kinarikino nias ina siai kake elo, eeku elo tena ena ompaka neimaa ewuei neji orkerenget le parliament peepwo aadol irbungei neyiolou aajo akesipa. Neeku neija etiu eniyieu ninteru biashara embenki teniaku iyieu nibol

Ore ena na kaitoduaki esiai sidai naasita serkali eimu kulo sikarini ore enkae na eetae oltungani obo oji Albert ojuang otobolo apa ninye police station enye openy neaku ninye aitoki aitadamu istoria enye na ninye nautaki mbaa sidai nataasa Albert

Ore sifa program ee intaniship naa eretu oltungani oisume pee eigeri teleleki amu indim ashomo esiai eentaniship nikingeri tineweji amu ore ina naa enkigerore nikilaaki nkuti ropiyiani ,kake ore pee iishi lelo apaitin linaasa intaniship naa kelelek kingeri tinaampuni enaa tesirkali teleleki oleng elotie enaa esiai nitaasa tine ,emu elio esiai oltungani anyuani oleng naa kelelek enkigereto ilo neeku ore pee etum enkarai naje naisume intaniship, naa kelelek oleng enkigereto enye neeku maishoo nkera epuo aisuma nikidamaki ina siai eintaniship amu kitelelek enkigerore enye ,ore ilo sina liata naakeletu aishunye Tina siai kingeroki, olanyuani teeku kingeroki te intaan miany ake esiai taasa amu elio oltaa.

Metii enduata napaashari tena, amu ore ena duata na aisidai. Meitoki atum inkishu imoyaritin kumok oleng', ore pee iramatisho intumia ena duata, naa keleleku esiai eramatare nekingo eninko pias isuam.